Ore enteke naa entoki nalo tiai naa kelelek oleng' tenitumia enteke naa alo naa aing'orie olchamba lino amu teniata orpayian olchamba sapuk naa indim aitumia enteke naa aman ilo shamba lino te leleki oleng amu ore enteke naa te enkai elo naa kelo naa keten oleng neaku idim atamana olchamba lino pokin akeyie atamana lupot pookin te leleki oleng itu inaauru naa idim nidol olchamba lino enekira aikunari naa itu ingas anauru pi amu ore naa enteke naa entoki nakwet oleng naa te nkai elo naa wore te nkai indim atodua pooki wueji te leleki naa idol intokitin pooki naa teleleki oleng neaku isidai enteke neaku kishakino ake ore oltungani oota olchamba sapuk naa kishakino ake niata enteke pee itelelek esiai ino.

Ore ake peyie intau enkare, aitau enkare tiatua olchamba liino, amuu ore enkare najing' olchamba nelo asoto tiine nemesidai amuu kiarr inkaitubulu nituuno, niaku ore ake pee idumu orbaket laijo ele nisuaya ina are aimie ae wueji, naa kasidai oleng' amuu keipungua naa inaare tiatua iilo shamba, naa ketumoki inkaitubulu inonok atubulu naa teleleki, kake meyieu siiduo nintau enkare pookin aishu tolchamba amuu oore inkaitubulu enaa ormushele, naa inkaitubulu nna nayieu enkare sapuk, amuu metumoki nena aitubyulu atubulu duo eitu, eitu ipik enkare enaa enaishiakino. Niaku keishiakino aake niata enkare sapuk kake meishiakino duo aake niaku enkare sapuk oleng tiatua olchamba.

Wore taata induat aiinei tenepuo ilmalimuni aitumia ena kisuma edigitol. Naa kelo ena kisuma aret kulo malimu toonkoitoi naapaasha. Wore nabo, naa kelo ena kisuma edigitol alo aret kulo malimu amu keaku wore imbukui naayieu ilmalimuni naa ketum ake terishata dorop, amu ketumoyu kuna bukui te eimu taata enkoitoi eeh internet. Neeku kelo inia aitelelek esiai enkisuma oleng'. Wore si ai toki, kelo taata ena kisuma arashu ena matumisi enkisuma edigitol aloo aret ilmalimuni le sekondari amuu wore taata kulo malimuni naa keidim airriwaki inkera esiai arashu kuna siaitin esukuul terishata pookin arashu tenkata pookin nayieu amu keetae naa taata keetae intokitin naa ijo isimui enaa esimu entaach. Naa kepuo niana simui aaret iltunganak oleng' amu keeku iindim ataasa esiai pookin kata oo tepookin wueji nitii oltungani.

Ekanyor enasiai amu ore sababu nabo nayorrie enasiai naa ore ninye akeoto kuna tokiting naji cassava, naa intokiting kuna nidim oltung'ani ninya, na kenyor osesen lino, amu endaa sidai oleng naa ekiponiki naa ngufu tosesen. Ore sababu eare nanyorrie enasiai naa, keetae ilainyang'ak oshi oinyang'u ninche kuna tokiting naji cassava, na ore ake pimiraki cassava nabo naa, ore cassava nabo naa mpisai kumok oleng. Neeku tinituru inkumok nijo kuna, na idim nimiru mpisai kumok oleng, mpisai nikiret tosiaitin inonok enaake, kila olong, amu idim nilakie school fees mpisai nitum tine, ninyang'unye endaa, ninyang'unye nkilani, neeku kanyor oleng enasiai.

Etasapuka oleng' enasiai temuruang' amuu eeh etaa iltung'ana kumok ilairemok lorpaek, ore ninye taata eiremo iltung'anak kumok irpaek oleng' amu ore irpaek tenkopang' naakebuluu naakenyorr enterit einakop irpaek netubulutua irpaek sidan oleng ootoishote, naarpaek sapukin otoito irpaek sapukin oleng' naaindim oltung'ani nimirr tenelo nikes naimier naa amirr bei sidai oleng'. Naa ore sii eh irpaek tenkopang' naa ninyee ninche ogiraaibung' oleng naa enkishui ooltung'anak amu ninye endaa nalelek naaninye endaa nataana tiatua iltung'anak amu indim ateyiera olkeseri teleleki oleng' niindong' kulo paek aidong'u enkurma orgali. Neakuu eitobirari oleng' enasiai tenkopang' neesiai nanyorr iltung'anak kumok oleng' neesiai nalelek oleng'.

Eh kang'asa aka adumu oltung'ani narik enewoi netii kulo sirkon lainei, nautaki naa eninko peyie iworiki isirkon aoriworiki endaa, kulo sirkon linonok linkenoyie, nautaki endaa naishaakino nishori osikiria, impuka duo pookin, esiana osirkon oishaakino nenya endaa tenkarae nabo, naa nautaki si aitoki aisum naitodol ajo kesaaja ishori sirkon endaa, naitoki autaki eneba mpuka ashu enkurma naisho naishaakino nincho osikiria, ashu isirkon. Naitoki si autaki naisum endaa naishaakino nelo ainyang'u enadaa duo osirkon, amu ketii endaa mishaakino penya osikiria, amu minyang'aki naa osikiria endaa nemenenye, neeku niutaki pookin niliki naa eniko tenias amu kesidai oleng tenipang' ilo tung'ani naa etayiolo naa arashu eeta entoki nayieu, nelo aitaas isirkon.

Ee ore ena naa esiai ena naitayuni sinkie atua enkare. naa ore enkitaunoto isinkir tiatua enkare naa intumia e net amu e net itumoki aitayunye sinkie kumok, tiatua enkare nilotu Nilo aitayu sinkie tiatua enkare sapuk, naa e net naijo e a intumia aitayunye sinkir naa ore teniata e net sapuk naijo ena naa intayu sinkr oleng, sinkir laa idim aishooi ashu idim atimira, aamiraki naa kulo ainyingak, niaku ee, esiai sidai oleng ena naa naasita kulo payiani amu, biashara naa nikibung, ekidumu neeku esiai ena oosinkir nagirae aitayu sinkir tiatua enkare.

Wore entoki naitiship oleng tene naa , eeh inkishu kuna ekule nagira aadaa tiatua enkaji , egira anya inkujit , naa inkishu kuna nemebolori naa tiatua aji ake enya ninje eeh inkujit , nenya enkuruma ninjo enkare tiatua , naa wore eningunaki inkishu enkare ashu inkujit tiatua enkaji naijo ena naa ilepu nena kishu, nilepu kulee kumok amu megira naa kuna kishu alau endaa megira alau inkujit , kegira aatumoki endaata oleng. Niaku wore kulee nilepu naa ilepu kulee kumok oleng. Wore sii engai naa mitoki kuna kishuu apuo atum intirami teboo , anaa telo enkiteng nerem orkikwei , merem irkiku inkishu naijo kuna naikenori tiatua enkaji , nemelo sii nengila enkiteng enkeju , amu kikenoro naa niaku kisidai oleng naa naa kaitiship enaabaye oleng.

Eh ore enasiai temurua ang metii oleng amu ore eunore naa ekuna aitubulu naaji shai, nemetii enkop ang oleng amu, itu eun iltung'anak kumok enasiai, ashu itu eun iltung'anak kumok shai. Neeku ji dii kiti enasiai oleng metii pi ninye, enaunore ena aitubului naji ene shai. Amu ore enkop ang duo meunito iltung'anak oleng, nemesiduo enkop nanyor naa eunore enatoki naji shai. Ashu ena aitubuluai naji ene shai. Amu ore enaitubuluai naa nkwapi naa, nkulie kwapi orkokoyo etii, enaa Nyeri, neeku inakop etii metii enkop ang. Megira iltung'anak kumok aunisho tenkop ang aun ina naa aitubului naji, ene shai naa.

Ore ebae edukuya naishaakino niyiolou peyie itumoki ataasa ena siai naa kishakino niyiolo ee naa ewueji netii kulo sinkir tiatua enkare naa enkishiata duo natii sinkir oleng, tiatua enkare ashu tiatua ena enaiposhaa naa kishakino sii niyiolo aterewa emeli, amu ore naa tenilo aadoiki, enkare ashu enaiposhaa nalo aing'oru kulo sinkir naa lasima pee iyata emeli ninapunye kulo sinkir tenidip anoto aitayu, naa ore sii enkae kishaakino niata e net amu ekiret oleng amu kishaakino nibung isinkir kumok, tiatua enaiposhaa naa nishomo aing'oruny kulo sinkir, naiku kishaakino niata e net sapuk, oleng, naa kishaakino sii nirara aare ashu okuni, niretokinono aatanap kulo sinkir amu kiroshi sii ninche kulo sinkir oleng.

Ee kidim nai sirkali neret lelo mwalimuni neemeta nkoitoi eteknolojia , naa ore enkoitoi edukuya nartie naa ene dukuya naa kidim ainyiangaki kuna mashinini anaa laptop ashua computer neya sukuulini nena nagira lelo mwalimuni aisumishore nepuo aitengen, nepuo aisho naa engeno naishiakino pitumoki aitumia ina mashini ina computer ashu laptop naa kitelelek oleng esiai enkisuma naa naa keleleku

Eeh orenaa enapisha naakeitodoluu eeh esiai olotorok amu orena naa keji tenkutuk ormasai enkidong' olotoroki. Naa ore enkidong' oolotorok naa ewueji naakepuo lotorok aitobirr enaisho, ninche oshi eitobirie lotorok enaisho olotorok, noshi naji enaisho olotorok. Naa ore ake piipik ena kidong' aikaki olchani ashu piipik ewueji sidai naika, nipik duoo apik neewueji nemegira aisumbua nemetii nkishu nemetii ntare naisumbua naa naa itum lotorok kumok oleng' naamu kejing' ilotorok kuna kidong'i inonok niakuu ore enasiai naaesiai oleng' sidai duo naipirta naa olbiasharai ashu oltung'ani akeyie pookin oyiu netum iropiani amu ore enaisho olotorok tinipik intupai , apik elekenkei intupai naa imirr impisai kumok. Amu keinyang'u iltung'anak ainyang'u iltung'anak oleng' enatoki naji enaisho olotorok. Nailokenkei ake imiraki iltung'ana. Neakuu tinipik inkidong'i kumok apik inkidong'i naara, naaranai kumok nejing' ilotorok pookin neekiret oleng' naa nena kidong'i oleng'.

Iltunganak kulo ogira adumu emeli aapik atua enkare. Amu ena meli naa enoshi meli naitumiyai naa apuo aitainyue isinkirr tiatua enkare. Ninye inapie duo intokitin nilo aitumiya, enaa enet enaa olkuset ele kurset oshi oreyieki akeyei emeli naa ninye easita lelo payiani ninye egira aarumoki atua enkare peyie etumokini aitayu isinkir naa teneme sinkirr egira aitayu naa kegira akeduo aalankie aapoyie idiankae shoto. Kake ore oleng' emeli naijo ena naa ninye itumiyai naa aapuo aitainyue isinkirr tiatua enkare, idol ninye ajo ketii ambaka enet atua naa ore ina net naa ninye itumiyai aapuo aitainyue isinkirr tiatua enkare, ninye naibunk isinkirr, amu ore peyie iyieu niibunk isinkir kumok naa intumiya enet naijo ena mikintekeleliaki esiai amu kiibunk enet isinkirr kumok naa kiibunk teleleki oleng' niminaauru oltungani naa ogira aibunk isinkirr.

Oore entoki nalotu in'damunot ainei naa eunore eena ompuka, nidolta aajo oore ele payian naa kegira akutaki kuna puuka enyenak olchani, amuu elelek eibung'a emueyian arashu eeta inkukuni nainosita kuna puuka enyenak, niaku naa oore pee itumoki atorishie kuuna puka inonok nena mueyiaritin arashu nena tokitin nainosita, nena kukuni nainosita impuka, naa ioshoki olchani, aoshoki olchani lenye naa pee etumoki naa ataar nena mueyiaritin pee melo nepuku impuka naamuei arashu impuka nemesidan. Niaku teniyieu oltung'ani impuka sidan nainosau naidim sii atimiraki iltung'anak naa keishiakino niosh olchani pee epuku naa impuka naata naa intapuka kumok. Niaku aisidai oleng eena baye naasita eele payian.

Ketii eena siai shumata oleng toltung'anak temurua ang' amuu ketaa iltung'anak kumok oleng ilaunok le kulo matunda looji kitunguu saumu, ore kitunguu saumu naa en'daa sidai oleng' nayierishoreki naa iidim nintumia ateyierie en'daa, nintushulaki inkiri, naa kenyor osesen lino oleng' amuu oore peyie iinya, naa ekintobir osesen ore sii enkae iidim aitau tolchamba nilo amiraki ilainyiang'ak, nipik irkuniyiani arashu aa irbaketi nimiraki oltung'ani pooki ooba enaa oloinyiang'u, naa tenitum nena pisai naa iidim nintumia nena pisai aasie inkulie siaitin inonok, isiaitin enaa inyiang'unyie inkilani, nilaakinyie inkera sukuul, naidim sii nintumia nena pisai ainyiang'unyie intare, opooki toki akeyie naa nemiata. Niaku eitobiritae oleng ena siai amuu keeta faida temurua ang'.

Ore ena naa enkiremore ena naa naji enornyanya, amu ore ake pookin niyieu, teniyieu, neisho irnyanya naa ayiu irnyanya kumok, naa ena enkoitoi nintumia naa aunie irnyanya, amu iun inkeek ninteshep enchani Ina toki, ornyanyai, Ina Shani naitbulunyeki or nyanyai, paa Ibungie taa enkiti usi pee etumoki atubulu naa te nkop nilep Ako shumata naa ore ake pee iunisho aikoji naa nipiki nkeek aitubulu irnyanya nebulu oleng., ningata enkop pii alo shumata, naa ore tnina kata naa itumoki aitayu irnyanya kumok amu keisho naa keyieu irnyanya kumok sapukin naa irnyanya sidan oleng. Oonyor enkongu oltungani naa kenyor osesen loltungani neeku ninye adamu tenadol.

Ore ena naa entoki najo ilashumba incubation Ore incubation naa enipik ilmosor ewueji nirowua ositima nipik ingolongi tikitam obo naidikidiko, orake piipik aikunaki inji naa ilmosor sidan naa onoshi kata naa oidipa atakedo olchogoo elukungu naa ipik metotona tiatua ena mashini inkolongi tikitam obo Orake peetoni aiko neija naa kedanyu baada onkolongi tikitam aare ashu tikitam okuni nedanyu inkaishuin Naa ore ena siai naa endanyunoto oonkaishuin kumok naitumiay ositima naa kesidai oleng amu idanyu inkaishuin kumok meeta elukungu nigira aitegemea ashu aitoki nigira aitegemea niaku teniata ilmosor tengaji esiana naje naa in'dim atipika ena toki metadanyu ninye lelo mosor naa aitaa nkashuin kutitik

Ore embae naitishipisho tena siai naa, ore ilotorok laijo kulo ooruti naa embae sidai oleng' amu tenitur ilotorok aitumiya kuna mashinini niata inkilani naijo kuna, naa ekiretu kuna kilani peekinkor ilotorok naa aiumisa osesen. Naa ore sii tenintumiya emburuo emashini naijo enda naitayu emburuo naa mintoki siyie aar ilotorok metuata, nintayu ake enaisho oolotorok esidai eitu iyar naa kulo otorok neeku ee keeku naa ketii pookitoki enjoto naishaakino, amu intayu enaisho oolotorok nintayu olkenkenkei sapuk, nintayu olkenkenkei lemetii ilotorok leitu inyiala anyial ilotorok ajing naa atua. Neeku eebetishipisho naa ena bae amu intayu enaisho oolotorok nikintoki aar ilotorok linono, nishukoki ake ilotorok linono atua enkidung neitoki ake aitobiru enkae aisho naa oolotorok, neeku ninye naitishipisho tena woji oleng'.

Kegira aitobiraari ena siai tenkopang oleng amu eteng'enita iltung'anak netayiolito irmaasai kumok ajo ore naa eramatare oo nkitejon naa keeta faida oleng toltung'ani pooki akeyie oramat inkitejon. Amu ore ninye inkulak ake enkitejo naa kemiru impesai kumok amu keji oshi naa kulo dakitarini ore nkulak naa olchani eeta olchani opwoi aitobirunye. Ore olchala lenkitejo naa sidai oleng amu kinyang'uni siininye. Naa ore sii enkae, ore enkitejo, tenipik enkitejo niramat inkitejon kumok naimirr impisai kumok amu ore enkitejo nabo naa kenya oltung'ani obo naa kinyang'uni mpisai kumok. Iindim naai nimirr enkitejo nabo nkiek uni ashu nkiek ong'wan. Neeku idol ajo teniramat inkitejon naabaya iip naa iramatu inkitejon kumok oleng. Neeku eramatare ena nagira aendelea tenkopang naa ebulu akeyie kake kegira akeyie abulu naa amu eteng'enita iltung'anak oleng

oree imasaa ee dijitol naa keret enkisuma oleng amuu ore teneyiolou oltungani aitumia kuna tokitin naaji elaptop ashuu kuna mashinini naaji elaptop naa enkoitoi sidai oleng niidnim oltungani aisumare amuu keetai oshii taata entoki naaji zoom naa ore zoom na enkoitoi sidai oleng naa indiim oltungani nitumomo irara kumok ashu olmalimui nejo ake olmalimui kaata darasa naa kayieu naisum intae etii oltungani ewoji nitii na teniata elaptop na indim aisumayu nining olmalimui enajito ninger notes ninger pooki toki najito olmalimui neeku enkoitoi sidai e dijitali enaa naa keidim atareto iltunaga etii ewoji netii oree sii enkai naa indim nias esiai nikincho olmalimui ningerr ake entokii naa pookin natejo olmalimui ore ake piindip aigero niyaki ake ilo malimui tenaa endemata nias ake ina temaata neeeku keretisho enkoitoi ee dijitali amuu keitelelek esiai naa keitengen ikerra oleng

Ee ore ena naa enkoitoi naunishore iltunganak lemeeta duo olchamba sapukin ashu aa oltungani lemeeta olchamba sapuk ounishore. Naa ore enaitoi naa sanasana iltunganak oshi oomanya taon oitumiya oltungani laa embulot ake eata otipika enkaji, naa ore naa enkoitoi naa, ipik enterit sapuk atua olkunia, nimbut ake enterit olkuniyia nidany ele kuniyia injot aud inkuti udot kutiti, ore ake piidip atuudo nipik naa kuna aitubulu niyieu niun. Ore ake piiun nibukoki enkare teshumata metijinga enkare atua ele toki ele kuniyia lino otii ena terit, ore piinjo inkuti olonki naa kebulu nebulu tenaa imbuka ituuno nebulu, naakebulu tenkumoyu oleng', neeku tenipik ilkuyiani aobaya tomon niun aikunaki inji naa kebulu inkaitubulu kumok oleng' narisiore ake olchamba lopayian naa tenimiata olchamba, neeku ninye naa aitadamu ena siai.

Ekangas ake adumu ilo tungani layieu naisum narikoki naa enewueji oshi napik ilukunguni ainei narikoki naa nautaki eniko teneshetakini ilukunguni engaji Ena engaji nashetaki ilukunguni, ore paidip atuutaki naliki naa esiana olmosor oishakino nisho elukungu teneyieu nepetaa elukungu amu keeta esiana olmosor laa in'dim aishoo elukungu nepetaa nedanyu ilmosor kumok ashu edanyu ashu eany edanyu tengaraki kumok naa ninye in'dim aishoo ilmosor oobaya tomon naa kedanyu elukungu naa sapuk Naa kautaki naa eniko tenepik, eniko enitobiraki taa ilukunguni mbaka ilmosor enee engiti wueji naa duake naa elukungu ake najing' aa ninye openy Naa kesidai oleng naa teneyiolou eniko enepikaki ilmosor amu kishaakino nepik kulo mosor ingolongi tikitam obo nautaki naa material pookin naifaa peeta wendaa naishiakino nisho kuna lukunguni tenedanyunyi

Ore ena naa ee iludakud kulo otii enkoshoke ee enkiteng', naa enkiteng' naitayio kulo kudakudi tiatua enkoshoke enye, naa kitodolu ake ajo, meeta ena kiteng eitu aikata itokini aisho ena kiteng olchani, ore ake peeku ele kudakud sapuk oleng, naa kitayu enkiteng' ele kudakudi too modiok enyenak, neeku ore enoshi kata egira enkeju aitayu modiok, neshukunye ilo kudakudi, okuna modiok enyenyek, naa kitodolu ena kiteng ajo mishoritae olchani naa loor els kudakudi tenkoshoke naa kitorono oleng amu kear enkiteng' ena ele kudakudi aitasas. naa ore ake pee itaasas enkiteng', mitoki enkiteng' naa aas entoki sidai, mitoki enkiteng' atum nkirik, nemishaakino naa Ina pii, neeku kishaakino, ake naa kishori enkiteng' olchani pee, eer ele kudakudi pee mitoki naa aitayunye aar enkiteng' naa ele kudakudi.

Eeh wore kulo oingok naa iloingok kulo oowaki osokoni , ashu iloingok ootipikaki olale loo sokoni , naa keyanyita iltunganak oinyangu amu looterewa olopenye pee elo amir, niaku iloingok oopiki atua olole peetumoki naa ainyangu arashu peetumoki iltunganak aatodol naa kulo payiani oota busheri ooongiri. Niaku eeh, enkinyanga ena oloingok , naa tenipik oloingoni lino aikaraa aikonji naa kedol iltunganak teniyia osokoni ashu teniyia eneweji oshi ninyangunyeki inkishu , naa idim atimira enkiteng ino mpisai niyeu naa enaa enaishakino amu wore naaji oloingoni laijo ele naa idim atimira inkeek iip are nedooyo amu enkiteng sapuk ena , naa enkiteng naata inkiri , oloingoni oota inkiri oleng. Niaku ebaye sidai oleng enaa nagira aendelea.

Ekisapuk oleng ena siai tenkopang amu etaa iltung'anak ilairemok oleng oo kuna aitubulu amu eteng'enita iltung'anak netayiolito iltung'anak maana ashu esidano e kuna aitubulu teniindip atuuno amu ore ena aitubulwai naa ninye oshi naitau entoki naji cassava. Ore cassava naa entoki sidai oleng nanyorr osesen lino niindim naa ataasa biashara. Iindim atimiraki iltung'anak oinyang'u, ilainyang'ak akeyie kulo losokoni. Neeku kisapuk oleng ena bae tenkopang oleng amu eteng'enita iltung'anak pii netayiolito iltung'anak esidano ena aitubulwai naji cassava niaku embae nagira alo dukuya oleng netaa naa kegira iltung'anak aatumie dupoto tenelo oltung'ani nirem naa, airem ena toki naji cassava tenkumoi. Neeku sapuk oleng ena bae tenkopang

Eeh ore erubata naishiakino neeta enkerai naa ena naji ene computer ashua elaptop amu ore elaptop naa enkoitoi sidai oleng naa edigitali naa indiim enkerai aisumare naa teninyiang'aki enkerai ino elaptop naa keidim enkerai aisumare naa peetum naa ataasa esiai oleng neiteng'en sii enkerai ina toki naji elaptop tine wueji e technologia ashua edigitali naa tenisum enkerai ino mutayiolo pih naa metayiolo aitumiya enewueji naji e laptop naa keng'enu naa ore esiai naisho ormwalimui re school metaasa naa kias esidai oleng nepuku esiai naa kenyor ormwalimui esiai naa kenyor sii ninye ina kerai amu enkoitoi naitelelek amu meenkoitoi naitanaur inkera teneisuma naa keiteng'en enkerai metaa keyiolo enkerai naa kelelek enkerai teneibung ena siai e digitali amu entoki naa nanyor eesita.

Ore kuna naa embeku ena enoshi naji embeku olpaek, naa enoshi abila najo iltung'anak naji Duma. Naa ore Duma naa ninye eunito iltunganak kumok oleng taata naa tengumoi apik ilchambai lenye amu ore Duma naa embeku sidai olapaek naa kebulu keisho oleng keidim enchani nabo olpaeki atanapa akeyie karibu ilpaek oikash laa kajo ile ashu imiet niaku kenapisho ilapek lenye naa kebulu naa aisapukin ilpaek naa ina peenyor iltung'anak kumok oleng' amu keeta efaida teniun oltung'ani nitum faida oleng naa pooki ake itum siininye naa teniun niwosh olchani metaa meeta intokiting naanya, eetai inoshi moyiaritin naanya ilapaek ainyalaki niaku ina peenyor iltung'anak amu embeku sidai olpaek nabulu naa keisho ilpaek lenyenak eniun

Ee ore eninko pee itum Kuna tokitin naaji kitunkuu saumu, naa ketumi too nkoitoi kumok oleng ashu iwuejitin kumok, naa ore enkoitoi edukuya naa tenilo osokoni lino otaana tine wueji naa idim anoto Kuna kitunkuuni, naji kitunkuu saumu amu keji kitunkuu saumu Kuna. naa inyiang'un naa nabo nikitaaniki. ninyiangu duo esiana naba anaa eniyieu. Ore sii enkae wueji nidim anotie naa itum te wueji nebulunyie, idim ashomo nilo atum olpayian otuuno Kuna, kitunkuu saumu amu ketii iltunganak laa ore ninye esiai enye naa eunoto ake ekuna kitunkuu ninye etii naa idim sii nilo atumie ine wueji netui super market naamir Kuna tokitin, neeku itumie nene wuejitin.

Ekanyorr ena siai oleng toonkoitoi kumok naa, naa ore sababu e dukuya nanyorrie ena siai ena kiremore naa tenaun kuna puka naaji sukuma naa kaidim naa anoto mbuka nainosie orgali, naisho nkera ainei minosa, naisho iltung'anak lainei minosa. Ore sii eniare ore tenaun mbuka naijo kuna nabukoki enkare metubulu oleng, naai ebulu mbuka sidain naa kaidim aitai tolchamba nalo amiraki iltung'anak kulo oinyang'u. Naa enelotu oltung'ani ele shamba lai nedol kuna puka sidan atipika enkare nebulu neeta afya sidai naa kiidim ainyang'u nelo amirr ninye, naa kamiraki sii nanu ninye te bei sidai, nelo siininye amirr te bei enye. Neeku nena isababuni nanyorr amu kaisho ena siai iropiyiani naa ore iropiyiani naisho naa kaidim aitumia nena ropiyiani naa toonkoitoi naapaasha. Neeku ina paanyorr ena bae

Ee ore ene dukuya naa ore emotinyi naijo ena naa enoshi motonyi naji najo lashumpa quell naa ore emotinyi naijo ena naa keyieu oshi ilmosor oshi oogol oleng, ilmosor laa keeta ngufu alang' ilmosor le lukunku, naa ore ake peeku iyata oltungani, ee motonyi naijo Kuna aaji quell tenkumoi, naa idim anoto faida sapuk amu ketii iltunganak laa kinyiang'u ninche kulo mosor, naa ore ilmosor naa lena motonyi naa ilmosor laa kemiri bei sap

Ore kuna ng'wesin ashu ormaringe latoning'o naa ipirta kuna ng'wesin naa ore kuna ng'wesin naa ng'wesin naanya nkaitubulu inonok. Nkukuni kuna naa kenya nkaitubulu aanya oleng naa iidim dii ainyala olchamba oleng tenetu iwoshoki olchani. Teniun naa ake olchamba lorpaek naa kenya nena benek orpaek ainyalaki oleng naa kiidim aatuud irpaek linonok nenya ainyal irpaek linono tolchamba pookin. Naa ore eninko piitumoki ataara kuna ng'wesi naa ilo ainyang'u olchani nepik nintushul we nkare niwoshoki naa awoshoki minosa ilo shani amut nakiarr ilo shani aarr metwata nemitoki naa anya nkaitubulu inonok. Naa kishiakino ake neeta pooki tung'ani naa ina ng'eno naarie kuna ng'wesi amu ng'wesin naata hasara oleng naa ore ake piun olchamba lino naa kiindim, aikindim aayaki hasara sapuk oleng

Ee ore ena naa ekeji tenkutuk naa ang' naa keji enkeresure naa ore enkeresure naa emotonyi naa keetai ene ntim naa iindim niyau ene ntim naa niramat tiang' , keetai nguesi entim naa kuna motonyik naaji ee nkeresureni naaramatitai toonkang'itie nidolta ena keresure ajo etoishe ketadanyua nkiyoitin keeta nkiyoitin are naa ore enkeresure naa emotonyik naa kegol oleng' naa tumoto melelek akeduo oltung'ani olo aramat enkeresure naa nekeresureni kuna naa indim nimirr amiraki iltung'anak oinyiang'u niidim sii niyieng' amu kemelok nkiri enye naa keeta irmosorr loogoli oota nguvu oleng' neeku naa ee embaye sidai oleng' ena.

Eeeh ore ena naaa emotonyi naji turkey naa ore turkey naa emotonyi yaang nidolita ajo ore ena ng'ues naji turkey naa keetai oloing'oni neetai ilipong'a ore kunda are are naa ilipong'a kunda neetai naa eleoing'oni sapuk oleng loinyieyie irpapit naa ore ena motonyi naji turkey naa keishio ayiu irmosor kumok naa keidi aatadanyu inkiyiotin kumok oleng naa ore ena ng'ues ena motonyi naa indiim atimira impisai kumok amu keinyiang'u iltung'anak naa amu kemelok inkirik enyanak oleng niaku eng'ues ena ashuua oloing'oni oji turkey ogira arip ilipong'a enyenyek niaku naa ninye ena nagira aasa tene.

Kangas ake alo olchamba naturu kuna kwashen oolkokoyo, ore ake paidip atuturu napik atua naa ele baket, ore ake paidip atipika nayau aang' nalotu aituku, ore ake paidip aitukuo, naa kaidim naa atipika emoti enkima nayier aitokikitokie naa kuna kwashen oolkokoyo, amu ore kuna kwashen naa kemelok oleng' kuna kwashen inkuashen kuna namelok naa inkas aitokikitokie peetumoki atananita. Ore ake peeku eotok metaa kenana oleng' naa iidim ainosa ninosie kule, ninosie shai. Neeku endaa nanyor pookin tungani akeyei aishu. Naa iidim sii nimir kuna kwashen oolkokoyo amiraki iltunganak amu inkuashen naanyor iltunganak naamelok oleng',naa kenyor pookin akeyei naa onyianku.

Eeh ore ena naa eilata enoshi ilata oonkishu nayieruni toonkurinyio oonkishu naa tenilo ainyiang'u eilata enkiteng nemeyiara naa indiim nidung'udung naa ina ilata niyier naa ayierie ang'adie kuna sunya naa ore ake peeindip ateyieru nintayu ena ilata naa nipik kuna tupai naambaji amu kuna. Tupai naidim naa atipik inailata naa indip nipik intupai naabanji nimir amiraki iltung'anak ooinyiang'u indiim atipika nincho ilchoreta linonok naa esidai oleng amu eilata naa ena nemetii irkiek naa kulo oinyiang'isho tooseseni linonok neeku eilata sidai oleng oonkishu ena.

Eeh ore ena baye naa indiim nitum toonkoitoi kumok ore enedukuya naa indiim ninyiang'u ore enkinaa toldukai ilo ainyiang'u tooltung'ak oomir neeku keetai iltung'anak laa ore esiai enye naa ena mirara ena toki naa ore ena baye naa kemiri too supamaketi nemiri tooldukai ore sii enkae oitoi nindiim anotie naa keetai entoki naji keetai ewueji naji factory ewueji naaninye eitobirieki ena toki naa indiim nitumie ine wueji naa tenilo atum teina factory naa nilo naitobirieki naa naa ore ewueji nilo atumie ina factory naa kelelek oleng naa kemiri bei yaabori amu ninche naa oitobir tine meitoki ninche apuo airobir esapuk enaa iltung'anak lolduka neeku indiim anotie factory nindim anotie supamaket nindiim sii anotie ollduka.

Eeh ore enedukuya enkoitoi edukuya niyiolounyie ajo keeta oldia emoyian naa ore oldia omuoi naa niteru oldia aaku oldia onya irkulie newonyisho awony akeyie entoki naa nataaniki neeku ore oldia teneiteru oldia aony oltung'ani pesho ake neiteru anya intare neiteru entoki akeyie nainepu tenkoitoi naa iyiolou inakata ajo kemwoi ilo dia naa ore ildien oshi laijio lelo omuoi naa ilo aremoki olchani ashuu iyar tenkang ore sii enkae naa ore oldia omwoi naa kesasu oldia amu tenijio aisho endaa neany enya iyiolou inakata ajo kemwoi nesasu oldia oleng nemeitoki anya endaa oleng neeku iyiolo inakata ajo kemwoi ore sii enkai oitoi nayiolounyie oldia ajo kemwoi naa indim niyiolou oldia ajo kemwoi enkata nemebwak naa kebwak oshiake kewarie naa ore ina oleng tenemebuak naa iyiolou ake ajo kemwoi neeku enkoitoi ina nayiolounyie ajo kemwoi oldia.

Eh kadolita intokiting kumok tene, na ore enedukuya naa iltung'anak, adolta iltung'anak okuni, irpayiani lewa. Ore si eniare, na kadolta entoki naji ormaisuri, ormaisuri otudung'oki ormaisuri ouno. Eh naitoki si aku kadolta irmapepeni, arashua irmapepeni oitashe ouno leton medung'o, arashu entoki naji osara, amu keji osara, ore osara naa ele otudung'oki etii elde oitasheki tede. Ore si enkae nakadolta olchani lormatunda, oji ormaembei otii ende, neeku nadolta likae shani ouno tidie, otubulua ake leme dung'o ninye, adolta enkikinki, adolta enkikinki nauno tiatua olchamba tidie, neeku nejia adolta.

Adamu enkolong oleng nataasa ena siai naa ore ena siai naa esiai sidai oleng neuni naa kuna aitubulu naaji interere naa ore interere naa inkaitubulu sidai oleng nauni tolchamba impuka kuna sidan oleng inaaji ashuu terere naa impuka naanyor osesen loltung'ani naa teniun doi tolchamba naaa keinyiang'u iltung'anak oleng nindiim niyier sii tenkang ino naa kegira apa aitayu kuna puka paalo ayier tiang naa enkolong oshi naloito shoo nalo ayier aitushulaki orgali ore oshi enkae olong nadamu ataasa naa adamu peyie aloitayu naitayu orkuniyia etii oltung'ani laatii keyieu neinyiang'u napik atua orkuniyia nalo amir naisho ilo tung'ani naisho ninye iropiyiani neeku esiai ena nataasa aaankolong'i kumok naa esiai sidai oleng naishoo faida amu keeta impisai kumok oleng teneiput orkunia obo naa indiim atimira orkuniyia obo inkiek imiet naa impisai sidain nena

Eehe etasapuka ena siai temurua ang oleng amu etayiolito iltung'anak kumok aitayu isinkir amu eteng'enita iltung'anak akeyie opashipasha ooyiolo faida ashua esidano oosinkir neesiai natubulua oleng amu ee tenilo aitayu isinkir tiatua enkare keidim nimir lelo sinkir amiraki iltung'anak oolakua ore sii enkai naa ee ore isinkir laijio kulo naa imir naa toorbaketi amu eikutitik netayiolito iltung'anak kumok ina amu etayiolito iltung'anak aajo keeta faida isinkir telino aitayu isinkir ashu tenilo atum isinkir oomirtai nilo sii ainyiang'u nilo amir te faida niaku esiai natayiolito iltung'anak kumok oleng taaata ajo keeta faida naa keeta dupoto oleng naa indiim sii ninyiang'u isinkir nilo anya naa endaa nanyor osesen loltung'ani.